Kae nitiere nyako gi min gi. To nyakoni, ichiwe eyor keny, ni mae chal keny mar jowaislam manyachon. To mochung' e tokgi no, en ng'ato manyalo bet kaka wayi nyako. Koro nyakoni ichiwo ne wuoyi e wang' lela ka ji te neno

Samitiyo gi punda e sombo pi ber moloyo kitiyo gi wiyi kata dendi e sombo pino iwuon. Kaluwore ni kitiyo gi punda to kidhi ding'wen kaka ng'ani oting'o kae vibuyu ang'wen. Tiende ni kodhi ding'wen to mano en kacha gi vibuyu apar kodauchiel. Koriyudo ka oting'o pi mang'eny totiyo gi seche matin. Kata abed mana ni omo pi kumabor manade, gikone brotiyo gi seche matin ti brobet kitimo pi mang'eny.

Bet jakanyo no ber, kalure niya. Dwe ka dwe ntiere pesa ma ing'adi katikano. To pesa ni miyi teko mar holo pesa maduong' minyalo timo godo dongruokni in iwuon. To mar ariyo, samuolo pesa tudwoko to ka dwe orumo higa korumo to ikwano pes ma balang' madong' ewi pes moko ma ji odwoko ka. Gidho kizungu iluongo gi ni divident, to divident ni imiye godo ng'ato ka ng'ato ma ja kanyono mar sako. Kaluwore gi kaka ji oholo to bende kaka ji odwoko vpesa.

Mokwongo nyakibed kod lony mar tiyo tijni kaluwore ni mae en tich ma itiye gi mashine, to mashinde gi dwaro rieko gi ng'eyo kakonegobedni idil kodgi. To marariyo nyakibed gi gik moko kaka gloves, mask, overall, head gear. Magi gin gige tich ma nyakibedgo mondo mi iti tijni e yo mowinjore.

Ng'atni puonjo ji ber mar bedo gi kar kendo e bengi. Towacho ni sama ng'ato obedo gi kar keno, obet gi tich mayot mar tiyo kod omenda gi e yo mowinjore. Omiyo en opuonjo mana ji ni mondo ji oyaw kuonde mag keno e bengi.